Hihi no ũtaarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha? Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ atĩ andũ aya nĩ gũtega maratega. Ũrĩa ndĩrona nĩ atĩ he na thamaki haha, haha nĩ handũ ha thamaki koguo nĩ gũtega maratega thamaki. No nĩndĩrona nĩ ta mena tũcuba, tũratathi tũtũ, ndiũwĩ kana nĩ maĩ marekĩra hau tũratathi-inĩ kana nĩ atĩa, no ũrĩa ndĩrona nĩ atĩ nĩ thamaki mararera kana marenda kwambia kũrera, na nĩkĩo mena tũratathi nĩguo maciĩkĩrĩre irio hau. Maciĩkĩrĩra irio, nĩguo marahota gũcitĩrĩra hau iria-inĩ thĩiniĩ cikarĩa, ĩĩ, ũguo nĩguo mareka.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo atĩa rũrĩrĩ-inĩ rwaku? Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa ĩ, haha nĩ ũrona nĩ maũndũ maigana ũna, ta rĩu nĩ kũrĩithia ng'ombe na hena mbembe. Ũndũ wambere nĩ kũrĩithia nyamũ, ũrĩa tũĩkaga kũrĩithia ng'ombe, nĩ tũcitwaraga mahuti, harĩa hena mahuti mũno mũno hakuhĩ na rũĩ nĩguo ciarĩa cikanyua maĩ. Tũcitwaraga ngurumo kana tũgaciethera mahuti tũgoka namo tũkamaiga handũ, twamaiga handũ rĩ, tũgakorwo tũkĩmĩtinĩria hau mũharatĩ-inĩ, ĩgakorwo ĩkĩrĩra kuma hau mũharatĩ-inĩ, ũguo nĩguo twĩkaga rũrĩrĩ-inĩ rwakwa. ĩĩ, kana kũandĩka mũndũ wa gũcitwara cikarĩe. Na ningĩ nĩ tũciheaga cumbĩ, cumbĩ ũrĩa ũteithagia kũruta iria. Na nĩ tũhandaga mbembe, mbembe tũthiaga mũgũnda, twathiĩ mũgũnda tũka, rĩu twathiĩ rĩ, mũgũnda tũgatema mĩhari. Twatema mĩhari tũgekĩra mbembe, tũkahanda mbembe na tũgaitagĩrĩria maĩ, ũguo nĩguo twĩkaga. ĩĩ na ningĩ ciakinya nĩ ciakũgethwo tũkagetha, twagetha nĩtũtwaraga gĩthĩi cigathĩo ciĩ ta, nĩ tũtwaraga gĩthĩi cigathĩo kana tũka anĩka nja ciũme nĩguo tuone mũtu.

Hihi no ũtũganĩre karũgano gakoniĩ gĩtũmi gĩa kwenda kana kũmena ũndũ ũyũ? ĩĩ ũyũ nĩ ũrĩmi, gĩkĩ ararĩma nĩ gĩkwa, nĩ gĩkwa kana nĩ mĩanga? No akorwo nĩ gĩkwa kana nĩ mĩanga. Gĩtũmi gĩa kwenda ũrĩmi nĩ atĩ ũrĩmi warora mũno mũno bũrũri-inĩ ũyũ witũ, ũrĩmi nĩguo ũrarehe mbia nyingĩ na nĩguo andũ aingĩ maingĩríĩre ũrĩmi-inĩ. Na ũrĩmi nginya nĩ ũrarehe mawĩra, nĩ ũratũma andũ maandĩkwo mawĩra to tarĩu nĩ ũrabatara andũ aingĩ, korwo nĩ kũrĩma ĩ, nĩ ũrabatara kũandĩka mũndũ agũteithie kũrĩma, ndũĩkĩrĩkia kũrĩma mũgũnda mũnene wa ma acre. Koguo nĩ ũrabatara kũandĩka mũndũ, koguo nĩ ũrarehe wĩra. Ningĩ ũndũ nyendete ũrĩmi naguo nĩ atĩ irio ici nĩ irio iria ciheaga mũndũ hinya, tarĩu gĩkwa. Gĩkwa gĩgũkũhe hinya, kana ĩĩ, ta ici gĩkwa nĩkĩheaga mũndũ hinya mũno, hinya wa mwĩrĩ nginya wa kuona. ĩĩ kĩu nĩkĩo gĩtũmi gĩa kwenda ũrĩmi na ningĩ ũndũ ũngĩ ũtũmĩte nyende ũrĩmi nĩ ũrĩa itamenyaga kũrĩma, no hĩndĩ ĩrĩa ndathire gwa cũcũ witũ agĩbundithia kũrĩma, nĩndekorire nĩnyendete ũrĩmi. Koguo nĩ ndaikaraga twathiaga nake mũgũnda mũno, tondũ tene ndiamenyerete, ndamenyera nĩndathiaga ũrĩmi ngarĩma nginya ndĩ wika na ngaumia mĩhari na ngahota.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo atĩa rũrĩrĩ-inĩ rwaku? Na ithĩ ti kũrĩma mbembe, rĩu ũrĩa twĩkaga tũthiaga mũno mũno na macembe, na banga tũgathiĩ mũgũnda tukambia gũtema gũtheria kũu, gũtheria ria ,mahuti kĩĩ, tũgatema tũkamba tũgatheria kũu, tũgatema mĩhari ningĩ tũkahanda mbembe. Twahanda mbembe nĩ tũitagĩrĩria batarica, bataraica ningĩ twatĩrĩria bataraica rĩ, na ithĩ citigũkũra tondũ mbura nĩ ĩraura, tũhandaga hakuhĩ na kĩmera hĩndĩ ĩrĩa mbura ĩraura, koguo nĩ cigũkũra, ciakũra rĩ tũgathiĩ tũkagetha, tũkamba tũkagetha mbembe ningĩ tũgatinia mabebe mau, mabebe tũkamaikia rori-inĩ mau magokaga mũciĩ, mau nĩ makũhe ng'ombe na mbũri. Ningĩ mbembe ici rĩ, nĩtũcirutanagia tũgatigia mahuti haha mũico tũkohania tũgacuria rũtarũrũ-inĩ igũrũ, twacuria rũtara-inĩ, nĩ ciũmaga hau riko, nĩ ciũmaga koguo cioma rĩ nĩ cio tũtwaraga gĩthĩi, tũgathĩithia na ingĩ tũgatwara tũkaruga gĩtheri nacio, irĩa tũranĩka tũkaruga gĩtheri nacio, na ingĩ nĩ tũheanaga, thima ingĩ ona cio nĩ kwendia twendagia, tondũ mami witũ nĩ endagia thoko nene mũno kũrĩa taũni, koguo nĩtũtwaraga na tũkendia.

Ũngĩruta mũndũ atĩa gwĩka ũndũ ũyũ? Ũyũ nĩ ũrĩithia, na ũrĩa ndĩrona ũyũ araríĩthia mbũri. Ici nĩ mbũri? Aca nĩ bunda. Ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ rĩ, no mũhaka akorwo na handũ ha gũciga, tuge akorwo na kamũgũnda kanene aciakĩire kiũgũ tondũ no mũhaka ĩkorwo na kiũgũ kĩnene. Koguo aciĩkĩra kiũgũ rĩ, ndĩmuonie bunda rĩ, no mũhaka aciethere mahuti. Nĩ ũĩ bunda nĩ ihũthĩkaga mũno gũkua maĩ, azin nĩ ciĩkaga maũndũ maingĩ. Ndĩmuonie ũrĩa tũethaga mahuti, twetha mahuti tũgacirehera, twarehe rĩ, ningĩ nĩ tũgwetha kĩndũ gĩtagwo, nĩ ngũmumia gwetha indo ta ici, iraĩ, kĩĩ, tũke nacio cia gũciĩkagĩrĩra maĩ, na ũrĩa nginya cigũciarithania nĩguo cikorwo nyingĩ. Na ningĩ ndĩmuonie gwaka kiugũ na gũkĩiriga, no mũhaka agĩkorwo na bundi, mĩcumarĩ, mabati na kĩĩ, oke ndĩmuonie ũrĩa egwaka kiugũ. Ũguo nĩguo ingĩruta mũndũ gũĩka ũndũ ũyũ.

Nĩ maũndũ marĩkũ magũgũkenia ũroona haha? Maũndũ ma kũngenia nĩ maingĩ, ta rĩu ũyũ nĩ ũrĩmi wa ng'ombe na kũringana na ũrĩa ng'ombe ici ciĩ na namba ngingo, nĩ kuga ena ng'ombe tũtoĩ ici no ena ng'ombe nyingĩ tondũ nginya ũrĩa kiũgũ kĩu gĩ kĩnene. Koguo ũndũ wa kũngenia nĩ atĩ nĩ aingĩríĩre ũhoro wa ũrĩithia mũno na nĩ ararĩithia ng'ombe ta rĩu nĩ ũraciona. Ũndũ wa kũngenia nĩ mũingĩ mũno to tarĩu ng'ombe ici nĩ iretherwo irio na ikareherwo mahuti, na nĩndĩrona atĩ ng'ombe ici nĩ irĩaga wega na nĩ irutaga iria rĩna, iria rĩega na nginya nĩ iheagwo cumbĩ, cumbĩ mwega, cumbĩ wa ng'ombe ũrĩa mwega, na tarĩu cumbĩ ũcio nĩ ũteithagia ng'ombe to ng'ombe citikĩrwaraga oroũguo, nonga ciheirwo cumbĩ mũũru. No ũndũ ũngĩ wa kũngenia nĩ atĩ iria rĩrĩa riumaga haha nĩ iria rĩingĩ mũno, koguo nĩ endagia iria rĩingĩ na akagĩa mbia nyingĩ. Na nĩndĩrona nĩ ekĩrĩte iratũ, iratũ ici nĩ cia kũmũgitĩra kumagia na tũnyamũ tũnini tũnini tũtũ tũrĩa tũngĩmũtamba kana o nake gũthũkia kiugũ. Na nĩndĩrona atĩ kiugũ gĩkĩ nĩ kĩnene na nĩ gĩake wega, koguo nginya ng'ombe ici cigĩkoma, nĩ ikoragwo ngitĩre kumanagia na mbura kana riũa kana maũndũ mangĩ maingĩ moru.

Nĩ ũmenyo ũrĩku kana indo irĩkũ ũrabatara gwĩka ũndũ ũyũ? Ngwambia na ũmenyo, ũmenyo ũrĩa ũrabatara gũĩka ũndũ ũyũ nĩ atĩ nĩ ũrabatara kũmenya iria ũrĩa kũhana, kana nĩ rĩrĩ na nyamũ ingĩ tiga ici, kana nĩ kũrĩ na nyamũ ingĩ iria njũru cingĩkũrũma kana cingĩkũrĩa. Na ũmenyo ũngĩ ũrabatara nĩ mathaa marĩkũ ũbatiĩ gũthiĩ, nĩ rũcinĩ ĩ, nĩ hwainĩ ĩ, kana nĩ mũthenya. Ũmenyo ũngĩ urabatara nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũĩ narĩ gũtubĩra rũĩ, to tarĩu ũngĩthiĩ rũĩ-inĩ thĩinĩ ũtherere ĩ, ũgũgĩka atĩa? ĩto gũkua ũgũkua? ĩĩ. Na ningĩ nĩ ũrabatara mathaa, ũmenye thamaki rĩ, ciendaga gũtegwo ta rũcinĩ mũno, ũgokĩra rũcinĩ tene. Ũgokĩra rũcinĩ tene kana hwainĩ biũ ũgathiĩ gũtega thamaki. Na no mũhaka ũkorwo na nguo cigũkũgitĩra kumania na ũru, ĩĩ ũguo nĩguo ndĩrona. Ũcio nĩguo ũbatiĩ gũkorwo naguo ũmenyo. Na ningĩ nĩ ũrabatara indo ta gatarũ, gatarũ no mũhaka ũkorwo na gatarũ tondũ ndũngĩgĩthiĩ kũrĩa gatagatĩ ũtarĩ na gatarũ, na ũthiĩ na kĩnyamũ gĩa gũtega thamaki, ũthiĩ na neti. No mũhaka ũkorwo na neti nĩguo ũhote gũtega nginya thamaki, no mũhaka ũkorwo na kĩgoti gĩa gũkũrigĩrĩria kumagia gũtherera ũngĩgũa maĩ-inĩ.

Mũteithia wa ageni. Mũrĩega ageni akwa? ĩĩ tũrĩega mũno. Rĩu haha nĩ muoka, haha hetagwo Fort Jesus. ĩĩ nĩ thengiũ mũno nĩ gũtũnyita ũgeni. Rĩu ndoka kũmũonia gũkũ mwena wa Mombatha ũrĩa kũhana mũno makĩria gũkũ mwena wa Fort Jesus nĩguo muone maũndũ marĩa magĩkoragwo kuo na marĩa makĩmũrehe marĩa mamũgucĩrĩria mũke bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya. Na nĩtũmwendete mũno to tarĩu nĩmũkoragwo mũgĩthaka handũ hanene mũno he bũrũri-inĩ ũyũ witũ, makĩria mwena wa kĩgĩna-inĩ gitũ nĩ mũthakaga handũ hanene mũno to tarĩu mwoka, mbia icio, nĩtũgĩaga na mbia, mbia iria tũgĩkaga nacio tarĩu gwaka mathukuru, mathibitarĩ, maũndũ marĩa mothe tũrabatara nĩmo twĩkaga na mbia icio. ĩĩ nĩ thengiũ muno, rĩu no tũgĩthiĩ ũgĩtuonie na ũgĩtwerethere ũrĩa Fort Jesus ĩno yagĩakirwo na nũũ wamĩakire na ũrĩa ĩkĩrehete kana ĩkĩmũgunaga inyuĩ mwĩ ta aikari a gũkũ Kenya, gũkũ makĩria mwena wa Mombatha. ĩĩ nĩ thengiũ nĩ ngũkena mũno, nĩ tũthiĩ ũũ.